Kae itiyo gi kompyuta, laptop, tablet kata mana simu. Yao browser kendo iduok e itax portal, yier kama ondik ni individual, chak iyier kama ondik ni online form e nyim kompyuta, jas form no ka iketo nyingi, seche mag tich gi gik mamoko. Bang' jaso section madwarore duto, duok form, duok form no kokalo e yor mbui

Gige jofuambo gi keyo osekelo gik mangeny mabeyo ne oganda mak mana ni gimoro amora maber pok nooso richo mare. Richo mar gik makamagi gin kaka lak nyithindo mawadendo ni stress to gi kik alote gi gedo ,anxiety ekinde ma chandruok nitie. Gik makamagi be kelo wii njore gi dhako neno ma wadendo ni burnout togi malochore mabe wadendo ni depression ka jofuambo gi keyo siko kelo weche mag chandruok pile ka pile.

Apaya mar Nairobi expressway nigi kuonde chudo mag mbui ma ichajo are siling mia achiel prabiyo nyaka mia abich kaluore gi gari togi bor magidhi, ma geche go dhiye. Yoo mokuongo en tiyo gi Nairobi expressway app minya yudo e appstore, yoo ar ariyo en inya tiyo gi USSD e star abor achiel, ochiko hash. Yoo mar adek inyalo tiyo gi Nairobi expressway website, ka idhi kanyo to nitie kaka iyalo chudo. Mar ang'wen wanyalo tiyo gi bank apps kata gi yo mar simu mag chudo kaka Mpesa

Kawatiyo gi Nairobi kaonti kaka ranyisi otase madwarore gin kaka fom mar yuagruok mayudre e ofis mar NCC kata e mbui, weche mar tije nyaka ichiw gima idwaro timo e pawno, to dhi kawo dakika adi, to gi kama idwa tiyogo e pawno, Mar adek en weche mamoko nyaka ichiw nyingi, namba mar simo gi weche mamoko manyalo konyo eyudi. Mar ang'wen matang'o kar pabno ma inyalo idwaro tiye. Mar abich en barup konyo. E barup konyo ka chuno ni nyaka ibed kod oboke kaka baruwa mar ywak ma wadendo ni application kata kopi mar cheti. To mogik pesa kata chik ma chulo eka mondo iyud rusa.